Kaluwore gi picha ni, anyalo chamo chiemo ni e yo machalo kama, ang'ade kaseng'ade taluoke maber, kaseluoke maber tapile. Apile gi laka, kasepile gi laka tanyame anyama ma pige wuogi kasto awito kalagakla ne go mabor.